Ni igere engyu kegure chips. Chips kechopei kouni, netai ichenye viasik, irar viasik ak iopcheune viasichotok komengechitu. Nekaitar kou notok, inde maa mwaitab ingwek ak igeny kochemukonso, atiminde viasichotok maa akigeny korurio.